Gima koso kelo winjruok en ni jopiny dwaro ni mondo okaw chik elwetgi, kapok giwinjo kar jakuo momiyo ne okwelo. Nikech samoro ne en kech, kata kapok gigocho ne obila, kata samoro kapok gitemo kelo kwe ekind jakuo gi jang'iewo.